Mae en bel, ma itiyo godo tedo kuon. Gini yudore alworawa Kenya duto, to bende nitiere kuma opogore opogore ma ok inyal yude, tije ok yot kata pidhe ok en mayot nikech ok ji mang'eny moheroga pidhe nikech wantiere gi gik mohero chamogi koro inyalo yudoni kapok igole e puodho, ibowuok gi gima tin to bende tije ng'eny nikech nyaka ium wiye nikech ka ok iumo wiye, nitiere gik ma wuotho ga epuodho to nyalo chame. Mamani omako belni e lwete to bende entiere e puodho kaka waneno. Onyalo bedo ni ousogi mondo omi joma koro nokopidhogi oti kogi, kata onyalo bedoni magi gin meke to otiyo kode e ode, kata kamano, mae en gimaber kaka chiemo nikech inyalo cham kode ring'o, tong' alot, gweno na gikmoko mang'eny ma inyalo cham kode nitiere ma opogore opogore to bende inyalo tede e odi to kata inyalo dhi chame e otel.

Ng'ato opidho matunda e puodho, oken achiel kata ariyo, gin mang'eny. To bende ei puodho ni nitiere gik mopogore opogore mabende opidh. Matunda ni oken gima nopidh chon, chal ni nopidhe mana manyocha. To bende en gima kose bet maduong' onyalo tere kuma ji mang'eny yudore kata wanyalo wacho ni chiro mondo mi ouse, kose use to biro yudo pesa ma obotimogodo gike ma en en ema ong'eyo. Kata kamano matunda ni onyaa bende terone anyuolane kata jomodak godo mond gicham. Puodho ni nitiere gi lum ma oti bende, nitiere ot ma neno gi kuma bur kucho mantie but puodho ni. Gik mang'eny, ok ahinya nitiere e puodho ni to bende ok ginen maber. Koro ber bet gi puodho, itemo ipuro mond imi iyud gimoro matin. Ka ionge pesa inyalotero e chiro tiusneji, ka gimi pesagi itimogodo ohandi moro matindo tindo ma ine mi ng'eyo kuma

Mine gi dichwo nitiere ei ot, to gibet e office. Wan gi Raila Amollo Odinga ma jatend, okanyal wacho ni piny nikech pok obet ga japiny mar jatend piny Kenya. En gi bura miluongo ni ODM, to nyalo bedo ni gibiro kae mond mi gi wuo e wach bura kata nitiere gima timore ma gidwa loso ka gintee. Nitiere ng'ato achiel ma wuoyo ka jomoko ng'iye to bende gitemo winjo gima ng'atni wacho. Pi bende oket e mesa, nikech samoro inyalo wuoyo.

Mae en osuptal ma yudore tho alwora kata kind jokisumu e Kisumu. Ka e, wantiere gi lakteche to bende nitiere jomatwo mayudore osuptalni. Kitwo kata samoro kiwinjo kok iber kata iwinjoka dendi inyi gikamoro. Nitie gik mopogore opogore ma okinyal timo. Mokwongo, okinyal dhi sikul, okinyadhi echiro, nyiewo kata chiemo. To maduong' okinyal dhi tich. Koro mae en osuptal mane oger mondo mi okony jotwo. Koro kidhi ka e, laktar bong'ii kata bopenji ni ang'o matimi, kiseng'ise, inyalo pimi, kasto imi yiedhe ma iboga mwonyo sa ka sa. Kitieko to inyalo chango tidog tiyo tijeni kata ka nidhi skul, idhi skul mond isom. Osuptalni nigi nengo mang'eny nikech bedo matuo en gima joma ng'eny ok ohero. Kata an ok anyal hero bet matuo nikech ok anyal timo gik moko mang'eny. To kata kamano, anyalo winjo marach kok awinj maber. Koro dhiyo, osuptalni toyudo thieth maa kuom lakteche nigi nengo makare.

Mae en Petre Salasia to oa e piny mar Kenya to en jatend jopiny anyalo wachini kumoro matin e kaonti mar Luhya to bende osebedo ka otiyo to tije be osebedo ka ne no nikech ji mang'eny wachoni otiyo ne jogi maber. To mago joma neno tije motiyo matindo tindo kata madongo moiyo. En ng'ama ne ogone kura mondo mi otel ne joma ne otelo negi go. Ose yawo sikunde, pige be awinjo ka oyawo to bende nitiere burseries mochiwo ne ga nyithindo mondo mi gidhi sukul kik gibed dala nikech pesa ma inyalo tere godo sikul onge nikech ber ka nyathi dhi sikul mondo osom, ogol fuwo nikech kibet ng'ama ofuwo ibiro chandri epiny epinywa masani koro dhi e sikul ber to mano e gima omiyo ng'atni osebetdo kakonyo mine maonge dichuo kata dichuo maonge mine yuto gi ni kata joma yutogi ni piny mondo gi mi giter nyithindo e sikul. To mano en gima ber ma osebedo ka otimo to ji ohere to bende nitiere mopogre mosebedo

Wan gi jatend Kenya man diere iluonge ni Mwai Kibaki. Nosetho to bende wanyalo wacho ni en jatend Kenya mokalo. Bute wan gi Raila Amolo Odinga, to bende wan gi Kofi Anan mapamo lwete. E tok nitiere jomamoko mochung'. Nyaka abila. Jo gi noyudore, to ka, to kaparo ndalo mokalo ne nitiere wanyalo wacho ni joma ne gore e Kenya kae, to nobet nikech wach mopogore opogore mek siasa. Raila noloyo kom to Kibaki okwalo, maber ma ji neno mana kamae to enbe ne ong'eyo mana maber ni no kwalo. To koro, ji nochako dhao, to en obet malo kucha e kom kok ko ok odwa wuok ekomno nikech noneno ni osebet ekomno to komno en mare. Koro kaka ji nosedhao, Kofi Anan ni nobiro modonjo kuomgi to wuoyo kodgi, to onyisogi ni gibar gini e diere, mondo gitii kumoro achiel. Nikech Kenya en marwa to wate duto onego wati wate. Koro negi bet kumora achiel to gitiyo ma giomonwa skul ma okwachul ohala moramora, to gi gik moko mabeyo.

Mae en ohala mar mauta, mauta en gima iolo e gari kata piki piki to konyo gi mondo giring maber endara nikech gari kata piki piki ok nyal ringo e mau e ndara kagionge mauta. To bende wantiere gi gari moko mopogre matiyo gi sitima eringo, ne oom gi e Kenya kae endalo mokalo. Mauta ni ok en gima ng'ato ang'ata nyalo chako nikech en ohala madwaro pesa mang'eny. To kata kamano, gimokuongo mondo ichak ohala ni monego ibed godo ni en kuma mautani iolo to bende waduarre gi gima watiyo godo olo mautani e gari. Koro onego ibed gi gir olo mauta gi gima itiyo godo olo mauta egari. To kata kamano, mar adek onego ing'e ni mautani korumo abiro gole kanye, to kuma agoleni be iusona gi nengo makare ma kakawo to anyalo yudo gimoro matin ma atimo godo gika mopogore opogore nikech ok en mauta kende ema aduaro e ngimana. Nitiere gik mopogore opogore ma anyalo bedo ka adwaro kaka law to chiemo nikech ok anyal ruako mauta kata chamo mautani.

Nitiere ng'ama obet e kom, omako kata wanyalo wachoni oting'o nyathini to bende omako wiye, koni ji ariyo, ng'ato achiel temo yawo wang' nyathini, to moro neno ka tiyo gi taya mondo mi omeny wang' nyathini. Nyalo bedo ni nyathini tuo to koro oome e osiptal mar nyithindo to koro oome mondo mi othiedhe. To bende nyalo bedo ni mano ema nyalo bedo gima oomo e osiptal nikech idhi e osiptal timo ang'o ka ok iwinj maber. Nitiere joma moko manitiere tok gi ginyalo bedo ni gin bende gibiro mondo giyud thieth, kata kamano thieth mar wang' nikech gin tiere etok jogi to daktari kata laktar tiyo gi ng'ato achiel achiel, eko omi odhi e ng'at moro nikech en ng'ato achiel to bende nyalo bedo ni jomoko onge koro joma nitie e tokgini nyaka rit arita mondo gitiek gi nyathini kasto giyud thiethgi gibende.